En yuu ngunon minutik chechang che uu ee minutik chechang kouu nyanyat ko kigotoretech en teset ab korotik en borto ako tesee tuguk chechang. Kebendi kenyoru ngendek, mii ngendek konyil somok ngendek che taa keguren en gutinyon rosekoko ko rosekoko ko toretech en proteins borto, proteins sikomuch ko kimegitun borwekyok um ko ngebee ngunon olda age ngunon kenyoru kitunguu saumu che toretech en koraa borwekyok toretech sana sana en tingoek sana sana en logok ak biik che echen. En olda age kenyoru kenyoru ngendek che kiguren en kutinyon njorogek, njorogek ngunon ko proteins kergee ak ngendek alak kobaten mugulen ichek toretech en ole oo missing njorogek sana sana kyome kotoretech en proteins koraa so kerge ak ngendek tugul.

En kokwenyun ngunon keyoe boisioni chechang kouu ngunon minutioni ngunon kekole kouu tuguk alak che uu beek. Ngunon minutioni ko nganiat nekimuche keyaen biskut ii en olombo gaa, ngunon yon kimine ngunon kimine minutioni ko yoche kochob imbarenyun missing, ko besbesekitun ngungunyat si ngobendi kegole keleto komuche kosich yeteben ak ele rutunen komie, sana sana minutioni kemine en yan yamat emet ak kimuch kebusbus ngungunyek ko koronekitun en imbarenyun kobwone kobwone ko kobwone ko echekitun kimuche ngunon keges ak kimuch keib kobaa factories che terter che kichoben biskuit ele kichoben omitwokik ab tuga.